Mae en mtura, ithoro tede e i chirni kendo ji ohero ga chame seche ma godhiambo. Chiemoni kosetede to ing'ade matindotindo, bang' koseng'ade matindotindo tinyalo chame kitiyo koda uma kata inyalo chame kikete apilo kata mana.